Kipchee ngungunyek komong konyil somok, netai Ko chetuen ,chebiren ak chelelachen, yeityo inget in indechi agetugul komosto nenyinet.

Anetii akeng'akeng'e akosub ororutik tukul kong''etei olekitoundo akoi kasarta nebo leet akityo ko ng'otomo konam oketyini kora onetii kounoton.

Keturek komotindo kerichek chechang cheimuchi kong'em ng'ung'unyek ng'iboishen en kasarta nekoii ak kora keturek komuche koyai tukuk ko toldolekitu mising kosir kotoldoloik.

Kii en keny kikiboishen kechoben chaik icheken lakini eng' kasarieb ing'unon kobaten keboishen kechoben amitwokik alak cheuu bilau ak tukuk alak .

Boishoni tindo kelchinoik chechang ko toreti yuton konyorchike chepkondok cheimuchi kwolchine amitwokik chebo betut ak ko kora kotoreti chito konyor chepkondok cheimuche kotoret eng' koyaen boishonik chekikitaban chechang